Ore esiai enkibelekenyata oloing'ang'e neinyala esiai ai oleng' enkiremore ,naa ore nkatitin apa nikiyanyu yiok naa ninche eshayie kumbe mookure apa esha tonina olong'i apa nikiyanyita yiok amu eibelekenye naa apa oloing'ang'e neeku eibelekenya nkolong'i enchan .neeku ore endaa apa nikitipika nkop neeku pesho amu mesheita naa neeku netoyu pookin tiatua enkop ,nenya nkulie kurleni oseru tenebo sii onkukui, omoilak tenkop ,neeku ore ena siai enkibelekenyata oloing'ang'e nayaka nanu ara olairemoni asara sapuk oleng'.amu itu naa atum ina daa apa natuuno tolchamba eshomo nejia ,negol naa enkitookoto olchamba tenimiyata enchan niyanyita nalotu asha toonkolong'i nemelakua ,amu ebaiki nimiyata enkare natana ebaiki nelakwa enkare nimiyata oltukutuk ashu engari neeku tinijo aitu toonkaek naa kegol.

Ore tenapisha adolta olee obo ogira aitashe tolchamba ore ele shamba na olofakadoni eleshamba neaku ore ele na olofakadoni kake atan si ejon kulo ofakadoni amu eton enyori oleng kake eton itueoku neaku ore ele na kitadolu ajo olaremoni ninye kake maloremoni ake keidim aisuma oltungani eniko peiteru enasiaenkiremore amu etiu eletungani ana na teniyeu nisum oltungani enasiai enkiremore ore enedukuya ingasa ayiolou enterit nanyor ntokitin nintoki aliki enko nanyor nintoki aliki empolea sidai naitumia naitubulu endaa nitopir.

Ore tene, arashu tenapisha, na kadolta oldiriket arashu oltoo oibor, otii olchamba. Ore ele shamba, na kesapuk oleng amu kajo iekai imiet. Na keuno tatoi pookin. Etii oltung'ani otii musho teeidie na kajo ninye orripito naa aing'or. Neuno kulo paek, kake enapikieki enkop amu enapukunye, kajo iukii uni ake eeta arashu are. Ore si ele diriket, naa kitodolu ajo, ore ele diriket naa olchani otii, ele shani oshi naa kulo paek, peyie mitoki naa ng'uesin aanya. Pitalam ing'uesi nijo inkurleeni osero, irmoilak, tenebo naa ormaat, peng'adie ele shani. Peng'adie ele shani pepuku endaa sidai, nebulu endaa bioto napir nanyor iltung'anak, pookin lopeny tenebo orkastomani, opoi amiraki.

Ore ena kibelekenyata oloingange toonkishu ainei nayaua enyamali sapuk oleng, ashu asra naaji sapuk oleng amu ore ena kibelekenyata oloingange nayaua naa olameyu sapuk oleng lenkata naado tenkaraki naa etapongori enchan tenkata naado eitu itoki asha ,neeku ore naa pee elauni enchan nesasu naa nkishu neronkenu oleng amu mookure naa etii nkujit nainosita ,netalakwani sii enkare neeku kepuo nkishu aok enkare teweji nelakwa oleng ,neron nkishu ogwan nepuo aokisho tenkolong emiet neeku neponu nkishu aaye oleng eimu ina siai olameyu. ore rorwat nanu naasa naa kashomo lchampai loolewa apa lootekera lchampai nalo ainyangu lmalokani nalotu aisho nkishu tenebo wenkurma oonkishu onkujit naa Kuna nainyanguni.

Ore taa ena siai enkibelekenyata oloingange nayaua ntokiting kumok oleng napaashari oleng oshi nemetii, eyaua naa enterit sapuk nairagita toowejitin nemeifaa, ore naa nkatitin apa nikiyiolo yiok ajo nesha nikimaniki etasha enchana sapuk oleng nainyal dei ninye lchampai amu keyau enkare enterit sapuk neshum toolchampai loolairemok ashu looltunganak loonchampai, nenuk naa neyau enterit naijo osinyai nemeyiunoyu tolchampa amu mee enterit sidai naitubulu olchampa amu ,neshum enkare kitasioyo enkare oleng .neeku kayau nanare enterit toronok nelotu anuk tolchampai nenuk sii nkoitoi naimi, nepik nkulie egitie enkare enterit sapuk oleng nenuk nkoitoi.

Ore enapisha negira aitodolu lewa aare ore kulo lewa aare na lairemok lolchambai lorpaek elio si kulo shamba ajo eo etoito kulo paek pii ataa kegira lewa aisambu ataa enkesare etii netoito esidai ninyakaki aisho enkolong minosa neaku ekesayu esidai ikes ake abaraki miata araka neaku ore aoa nanu tenkolong nabayie paas enasai na elde ari otulusoyie ninye apa bayie paunisho naun irpaek oitobirunye esidai amu sidai apa oloingangi tenarishata amu itu kilau enchan neaku atuuni nebuku esidai neaku ataasa enasua sinanu tolapa leonguan lelde ari am atum endaa sidai nayawa osokoni namir naidong nkulie aitaa enkurma nanya nkera tiang.

Ore tenapisha, nadolta inkishu are, naikenoro neeta nkipandeni tonkiyiaa, elio si irbaketi oinosie endaa, neokie enkare. Naa, ore esiai ekuna kishu temurua ang, naa, teniata ninye enkiteng nabo, ashu are, ekuna nusui ekule, naa bara akeyie ndaraposho ayaki enkare, ning'uraki endaa nadung ake araposho, nisuj toldip niud naa meeta ramatita pi, metaa meeta irpapit ogol, ele papita oitashe, naa kekincho ena kiteng kule sidan oleng. Kila enkolong, teipa o tedekenya. Na imir kuna ale, neeku ina biashara itii yie, nilo aing'uraki irkastomani te taon nataana, ata anaa kuna nayai dairy, ore pa sukuul nataana nairrag inkera, nilo aing'oru order, aing'uraki kuna ale inonok order, tina sukuul, neeku ninye ake mooki aiuloki, niya nkulie taon. Amu aintoti ena kiteng esidai, nikincho teipa o tedekenya, kila enkiteng oldiriket.

Ore tena pisha nalio adolita ildonyio adolta sii enkang natii ende naikarraro tewaya tenebo olale nelio sii inkishu kuna nusui ekule nadolta sii olee obo otii atua kuna kishu kajo olopeny ore enchipai ena siai enchipai ena siai naa teneeku iyata oltung'ani kuna kishu ekule naa ore eniyas iyie naa piyakikisha ajo keeta kuna kishu enkare naitosha neeta endaa ekutosha peyie mikintanyamal ake te tesiai esumash amu kedaa oleng kake tenintaraposh nitum kule e kutosha niya sokoni alo amirr nilo aing'uraki order tenaa sukuul nataana nilo aing'oru order tina sukuul nilotu amooki amiraki ore sii enkae teneeku inasa kuna kishu endaa esidai neraposho newokito enkare naa kila enkiteng nikincho oldiriket le kule teipa o tedekenya.

Eh ore inyamaritin nagira aimaa nanu ara obo lolairemok naa ore ena siai enkibelekenyata oloing'ang'e neyawua eyawua nyamalirin kumok oleng teshumata iyiok kiira ilairemok ore nabo naa ibelekenya inye ena siai enkibelekenyata oloing'ang'e ibelekenya irishat enchan ore piibelekeny irishat enchan neeku naa kilau enikinko peyie kiunisho kira ilairemok amu miyiolo naa erishata natii enchan amu ibelekenyate naa nkolong'i enchan tenkaraki enkibelekenyata oloing'ang'e neku ore ena siai oloing'ang'e kibelekenyata oloing'ang'e naa keyau enyamali enchan mitokini atum enchan naa ore pelauni enchan nemikintoki naa atum esiai kira ilairemok amu keeku naa enepiki intokiting enkop niyanyu enchan ometuata inapa tokiting nitipika enkop ashu eh ashu etoyu neeku enyamali naa ina sapuk oleng amu mikintoki atum sii enkare e kutosha.

Ore ena siai enkibelekenyata oloingange naa eyaua taa enyamali sapuk tesiai ai amu Kara nanu olairemoni lendaa ilchampai, orashu emukunta naa ore esiai nayaua naa etapongoki enchan terishata naado tenkaraki ena kibelenyata oloingange .nikilau endaa tenkata naado ,neeku mikiintieu ninye atipik endaa enkop tenkaraki mikiyiolo enkata nasha .amu eibelekenya naa esiai oloingange ,ore naapa irkastomani lainei apa lamiraki endaa ashu Kuna daikin ainei olchampa naibatie naa ashu naisika aingua amu mookure naapa aata enda nkaraki eitu aitoki aunisho amu nkaraki kaure naa ena kibelekenyata oloingange amu elelek naa ajo apik endaa enkop neenyu elotu asha ,neee pookin tenkop naa asara naa sapukin ina .nemata naa engari ashu oltukutuk nalo ayaunyie enkare nalotu aitookie.

Ore taa nanu ara olairemoni naa ore nyamalitin sapukin nagira aimaa tormanyara ashu nagira agilunore tolchamba lai, naa eeuo apa enchan sapuk oleng' nelotu asha enchan sapuk oleng' nayaua nkasarani sapukin amu etanapa ninye enkare ntokiting' naati apa olchampa nauno, naijo kwashen amu eeuo naapa enkare oleng' ,eeuo enkare sapuk oleng' ,ore pee enap Kuna kwashen nayau hasara sapuk oleng' ,ore sii enkae nayau ng'wesin kumok naanya ndaiki oleng' naijo irmoilak ,ndero orkujita sii sapuk otubulua tiatua olchamba limisho sii endaa ebulu aa bioto. neeku ore entoki nanu nagira agilunore tolchamba lai ashu temukunta ai naa olchani lagira aarie Kuna gwesin naanya ndaiki tolchamba wele kito sero sii otubulua apa tiatua olchamba amu misho naa endaa ebulu aa sidai aa bioto ele sero.

Ore enkijape telida apa ari naa ainyalaki nanu ara olairemoni irpaek, amu eitasapuk enkijape oleng' olari pookin ore naadi ena daa olchamba nemeyieu enkijepe sapuk oleng' ,enkijape enkata naado keyieu ake ankijape kiti nitoki atum enkolong'.kake ore naa ena apa elong' elde ari, netasapuka ina kijape oleng' naa keyieu naa kulo paek netum enkolong' .kake ore taa nanu ara olairemoni naitanyamala oleng' amu eitu etum irpaek enkolong' ,enkijape ake entumito naa misho naa ebulu aa biot. Misho ebulu aa biot amu kegira naa atum enkolong' amu kitaa naa biot neeku ore apa elong' lelo paek lainei ketii ikumok lootuata tenkaraki etapong'o enkolong'.

Ore taa tenapisha, adolita ninye irkeek adoru otii tidialo aikararo tewaya ,nelio sii nkajijik nadolita olchamba tene loompuka netii mpoosho netii olee otii atua .ore ele lee naijo ore entoki natuuno naa mpoosho ake etuuno ele lee tele shamba naa kaisidan Kuna oposho pi ,keshipa ninye emwa kenyori oleng' ,neeku kitodolu ajo kebiot keramata pi Kuna poosho. ore taa naaji sababu nanyorie nanu najo kanyor tenabae naa ore teniun Kuna oposho naa ore eton eitu ikes, naa keng'asi aanya mbenek anaa mpuka tiang' ometaba enaa enkata nitekesa neeku mitoki alo sokoni ainyang'u nkulie puka ,Kuna ta ake ekesuni nenyae mpaka enkata natekesaki .

Ore tena pisha adolita olee obo elio sii engarri naiborr natii tidialo ele shamba natii ewoi idie woi netii irkeek adoru ouno adolta sii oltarakita oitumiaki tenakata airem ele shamba etii sinye ele lee obo otii ene onapita naa oibung'ita empoleya nayieu nepik ele shamba amu eton naa akiremo ake neeku eton itu epik empoleya naa kasapuk taayie ele shamba elee teniun naaji amu kajo keikayi are naitum taatoi endaa sapuk oleng neeku ore tenakata ele lee teneendelea aikonji naa keesita esiai sidai oleng neeku enitu itoki inyamalaritin enkibelekenyata oloing'ang'e aponu niterua naaji iterua terishata sidai oleng neeku enitobirunye inkolong'i oloing'ang'e peetum enchan naa kitobirunye oleng netum endaa sidai.

Ore tene nadolita olchampa ounieki irkeek netii taa olee obo laa ninye naa ogira aitobir kulo keek apik naa Kuna ardasini narok pee emir ninye kulo keek. neeku enasiai ninye etii oleenaa esiai sidai amu indim ashomo ayau ele ardasi ningoru embolea sidai nanyor kulo keek ashu enterit sidai naitubulu kulo keek, nipik atua ele puya paa ipik taa olchani Kila obooboatua embuya ,paa irajie aanyu iltunganak meetu ainyangu .neeku ore pee iyieu niliki oltungani eniko pee ees enasiai, naa empolea ake inguraki olchani sidai paa ilo aitubulu ,nebukokini enkare teipa otedekenya ,niendelea aas esiai sidai amu ore ele shani naa imir amisini Kila olchani obo, neeku naa biashara sidai naa enaitobir ormanyera.

Ore taa tena pisha adolta iltung'anak otii musho ele shamba teidie kumok obaya taakeyie imiet ore ele shamba naa euno impuka, mpukarei tele shamba adolta nkapishini adolta sii kuna naaji sukuma adolta kuna kulie naaji sipinach niaku ketii taa inkabilarin pookin ompuka ele shamba naa kenyokita olopeny ele shamba oleng amu kadolta inkuti paipi narook naimita kila olaini kila olaini lompuka amu keeta irishat naaku ina pipe napik enkare aitook niaku keesita esiai sidai pii ore kuna, kuna puka naa esiai sidai ena temurua amu interu amiraki iltung'anak lemurua ilelatia ore ena olong osokoni nintoki alo amiraki irkulie kastomani linonok impuka tina olong osokoni kake ore sii pishukunyie alotu ang nilotu ake aendelea biashara ino tonkaulele amiraki iltung'anak lonkang'itie nias biashara nataana.

Ore tena pisha, adolta obaya sapukini botorok nijio kitayu ninye irmalimuni obaya ong'uan nadolta sii nkuti kera esukuul uni naata nabo orbene nemeeta nkulie are. neeta pookin isuatai nanyori esukuul neeta taatoi pookin imbukui nagira aigerr onkalamuni alio sii inkapishini tele shamba neku kitodolu ajo ore kuna kera enkisuma eetuo ninche tene aigerr naa report ashu iratiot naapuo naa asujaa tesukuul tenkarake ena siai naa naipirrta enkiremore egira aisomea tesukuul uh entoki naji agriculture tena kutuk olashumpa ninye naa egira aisomea niaku naa lazima peeparan olchambai otaana aapuo ayiolou enikoni peuni olchamba ashu eniko pinteru airem olchamba ontokiting' nin tumia ingira airem olchamba ampaka nebai taa enaa niunisho ampaka toi nebau enaa neisho olchamba naku maswali naa epuo aiho.

Ore taa tena pisha adolita nkishu nusui ekule ,adolita sii ele lee otii atua Kuna kishu oibungita enkeng nabo nabor aigwar .elio sii enkaji ekuna kishu ,ore sii Kuna kishu naa nekule pookin. neeku ore ermatata ekuna kishu amu ninche naa egira ele lee eratamat, naa iramat naa pi peekincho kule nimir nikisaidia ,neeku naa ore olaramatani lekuna kishu naa lasima naa pee inguraki endaa nanya araposho ninguraki enkare metaa kenya enda araposho, peeku Kila tedekenya nikincho enkiteng nabo oljeriket loolitai tikitam lekule tedekenya oteipa. nikwet sukuulini nairag nkera alo ainguraki kule inonok oda ,ninguraki sii tedairy ninguraki Kuna nairowua namiri tetaon nimir nena le nias ina biashara naa kibelekeny doi enkishui oltungani.

Ore tena pisha nadolta olchamba ouno, ouno enatoki naitaunyieki eilata naji sunflower itaunyieki eilata nayierieki endaa naji enkimbo elio sii embao naigero elio sii inkera uni esukuul nabo naata orbene nemeeta nkulie are ore kuna kera naa sukuul ing'ua kajo keesita entoki naji agriculture niaku keponu naa ilchambai aadol ajo ayiolo maswali aishoru maswali ajo kainko pinteru aunisho aun enatoki ampaka taa nebau inji ashu mpaka nikes niaku keponu naa ninche ayiolou ajo kakwa inkoitoi nisuj ampaka nebau inji ashu mpaka nifaulu atum ena daa naa ore eninko pisum oltung'ani peyiolou ena baye naa ashu ena siai naa ing'as aliki mee pokiwueji eunieki enatoki amu keeta inkuapi nairowua nijio orpurkel nimidimu enatoki au me mebulu tinakop niaku keyieu naa keuni tenkop nijio osupuko naa ketii enchan neyieu sii empoleya sidai nanyorr.

Eeh ore taa kuna kaadi euduma natudung'o taatoi nanu kuna aadi esirkali naa interu tenkipande ompaka taa nilotu aitabarie enkae ake naji NSSF ore taa piipuku tenkipande naa ore piidung ning'as alak enkipande imiyai naabaya uni ore piindip enkipande ning'as aing'ua amu ing'asa aton ilapaitin obaya okuni igira toi ayanyu ena kipande kenya metupuku ore piyieu sii nintoki adung enkae naji NHIF nidung NHIF amu kibulu apa yiok aa NHIF ake eetae kake neponu naa inkibelekenyat esirkali nitokini ashuku etaa taata enaji SHA eetae ore pintoki adung ena naji SHA nilaaki impisai naabaya mia mbili taa kila enkad nintoki alo enkae naji KRA naa ilak taa sinye mia mbili hamsini nintau taa siinye ina niaku kumok kuna kaadi oleng ore sii pintoki alo nintoki adung enkae ake naji NSSF naa ninye taa tee ene musho.

Ore taa tenapisha, adolita taa olee obo, oteena taa elukunya tenkitambaa, nibung'ita tatoi ele lee osipika. Neeku, kajo tati nanu, tenaa kofundi ta taata ninye, oitobiraki iltung'anak isipikani. Neeku, kegira naa ang'asa atem ele, ele mic tosipika tenaa ketaa kesidai osipika. Neeku, inasiai ninye eesita, aitobiraki iltung'anak isipikani, tenebo taa oredioi, neeku ebaiki naa ore osipika obo naa mia tano ashu mia sita, neeku esiai sidai oleng amu, tonita akeyie, mikiakini isipikani otarruotie, nebaiki nye nitu erruoyo ewoji sapuk, ore pijo alotu abol, elelek oleng. Neeku, ore naduo pisai nikinchooki, na keeku profit ashu faida teyie, amu itu naa ilo ainyang'u nkulie tokiting nemeeta apik. Itabolo ake ajutjut nien iwayai, nidipayu esiai osipika.

Ore Kuna tasati nalio nara ogwan nemeeta taadei entasat nemenapita oltoo lenkare tenkoriong, netumute ninye enkop kelio ninye naa kingiroin enkop oleng. kelio ajo olameyu etii naa kelio ajo kelakua enkop naingua Kuna tasati nashomo ayaunyie enkare neeku, kitodolu ajo ketii enakop shida enkare meetae enkare ,orpurkel ele olakwa enkare oleng, neeku majo ninye keeta Kuna tasati irsirkon amu erishata olameyu etiiki tene neeku keewa dei ninye olameyu isirkonneeku ina pee idol enapita nkariak toonkoriongi. neeku ore naaji Kuna tasati keyieu naaji naa kening larikok apa lootegelakitia ate ,orkiyioi lekuna tasati amu kegira aiumia oleng amu ama ade tenenap ele too obo enkerai ade elo ayierakinye tenaa kepuo aok ,neetae irkuo otii ang oitooki intare nemidimari.

Ore taa tena pisha adolta taatoi olee obo oyieu taataoi nijo erook inkilani pookin neeta inkuti silipas neeku egira aitahe naa aanyu enkare tene metijinga oltoo nadolta iltoi kumok oleng tulele diriketi neena kiti shuti nabo ake ing'orita pookin naa kitodolu ajo ore ena taon amu taon etiiki ketii shida enkare oleng amu kamaa naa ena shuti nabo tenaa ninye ing'orita taon pookin emidoll naa ajo kimutiei oleng ade peepuoi elio taanje inkajijik osoitok naasheta kake etii naa enewoi shida enkare neku keyieu naaji kulo tung'anak nejoki ilarikok lenye meteshetaki iltinkai ashu eudoki enkare e solar pemitoki aapuo aing'orr pookin ena shuti ena kiti shuti nabo amuu kitumutiki naa pookin niibok nimuteyie loopuo irkasin naa tening'ua sii oltoo tene naa ijo alotu etupurroyieki ebaiki nipik enkare nijo alotu eewa likae tung'ani.

Ore tenakata ena siai eimu imasa ee digital peyie eyau esipata tiatua sirkali naa ore tenakata tenepuo ilarikok le sirkali aapuo atoni nepuo intumoritin enye naa keetae kuna kamerani ashu kuna tifini naa kegira ake ninche aaya ilomon ojitoi niaku, tenelo pee etii enkang' ino naigira ake aing'orr entoki najito sirkali le tifi ino ore paa kegira aitau naa imonko egira alej iltung'anak lolosho nigilunore oltung'ani kwanzia lotii enkang' enye amu aing'urita naa te tifi eiro entoki nagira aendelea te sirkali ore paa eimu esiai esimu enkaina naa kitodolu naa tenkomom embuku ena naa natii poking'ae entoki nataase naa tolosho eimu siiyie doi niaku keisaidiyia iloopeny naa olosho aa wananchi metayiolo entoki najito sirkali tiaraka.

Ore taa dupoto nayawua ena siai e ecitizen too ltung'ana lolosho naa ekitabaikita naa iltung'anak ilomon owojitin sii nitabaki taarifa owojitin sii nifaa peepuo iltung'anak atumie intokiting' nijio inkipandeni okuna ardasini napoyieki iloshon leboo naa keutaa iltung'anak tiaraka indim atoning'o te radio arashi te tifi itii ewoi nitii naa indim atayiolo ajo kai iulokino ashu kakwa opisini ilo nilo naa alo atum kuna adasini inonok naapuoyieki olosho leboo tenebo sii enkipande ino ebaki nitaanyua tenkata naado ingira ake aanyu akincho naa ena siai e ecitizen tayiolo ajo kanyio ilo impisai aja ilak piilo atum ena aldasi nilotie olosho leboo tenebo karopiyiani ajakiyieunyieki peyie ilak siinye enkipande peyie itum.

Ore taa teniyieu esile tembenki na ore roruat nisuja na indim ashomo wenkitok ino tana nkituak are iata nirik pokira nipuopuo embenki nirik na likae tingani leikinga na ninye taaa enkongu nalo asip ajo kichooki na esile ashu kitomitiokiki tenasababu ashu tena ore na teniyiwu nitum enasile tembenki na indim ashomo nilo airagie title olchamba lino nipuopuo duo atukunyakino wembenki ajo kama enasile niyieu kenoropiyani aja na kebaa enkata natoni kuna pisai piko ashuku elelej nai nilo ajo kayieu lakii imiet nikinchosho muda olarin aarebmashomo ataasishore nashukoki ntae ofaida na elee tenikinchori taa nona pisai tembenki na kitobir maisha.

Ore taa tena pisha adolita taa nanu inkajijik sapukin osoitok nailepa, nadolita sii iltung'anak kumok oleng' otoosho olaini tendalo orbaribara eabori newosh irkulie tenaalo eshumata netii orori sapuk oleng' ogirae aimunyie' naa kumok sii kulo tung'anak amu etii iloota inkilani esiai mpaka inkopiyiani negirae toi ailepie imbenderani tendalo ote tenda olosho le kenya ore enkae naa enorpolisi neaku kitodolu ajo kajo mradi naa apa ele baribara naisiligie naa ilarikok le sirkali ilopeny olosho ajoki kitobiraki orbaribara, niaku ilo baribara naa taata ele ogirae ai sherekea tena olong' niaku ninye naa egirae atemaki ena arri neduakini toi, egira naa aim nishakenoo iltung'anak pookin otii ene neshipa toi iltauja lenye teneesakini isiatin sidan nijio kuna amu ninche naa teyieuni neasaki ilarikok iltung'anak tenegeluni.

Ore ena pisha nalio tene kadolita entasati kumok oleng tolchamba etii taa uni naata nkopiyiani naa ore ele shamba etudungoki nkujit angas adung aa sajayie naa kitodolu ajo ilairemok naa kulo le daa naa ina na pee idol etudung'o ele shamba airem naa aisajayie pee etumokini aa tipik edaa neeku ore ena siai teneyiieu neifunza oltungani metayiolo naa ingas arik ewueji naake sidai enterit kenyor edaa pookin naba naa eniyieu niwun nitoki sii aliki embolea nafaa pee ipik olchamba ore pee iidip atoliki embolea niliki nkatitin naifaa pee euni edaa irishat naataana enchan pee eyiolou aje tialo edimayu pee eun edaa

Ore enapisha nalio tene elio irkiek sapukin otii idie, nelio orpura oisiaja olio enterit netiibsi enkitok naata enkopiya nanyokie naibungita orkul lekine lonkiyaa odo lukunya nibor enkume neaku kitodolu ajo enkaramatani ninye onkishu ashubntare ina na pidol egira aaku kenapita orkuo neaku kadolu ajo eeta sinye eramatare ontare natii ore na emasia eramatare ebaki na nkinejik ake ninye eramat pemir ana noshiake onkirik nayiengi neakuvkeramat ake keyieu na ntare eramatare sidai onkirik amu kifaa na kepuoi aipim nkiloi tenimie enkine nabo na kifaa pepuoi aipim ajo nkiloi aja eeta.